An hola mar chako ohalo ma anyalo kawo, anyalo kawo e sacco nikech thothne sacco pesane oknyuolre mange'ny kendo ka en gowi to onyuolre mos mos kendo thithne ok gibeth ahinya ka bengi'

Thothne tuoche mangeny ikeloga gi pi molil kaluwore ni nge'j ji tiyo gi aoche ma opogore opogore e yor pi drawre ni mondo ji orit aore kuom mano, ogandani nyalo choko bura kumoro achiel kendo ingad chik ni ngama olilo aora to imako kata igoyo fayi moro mar pesa kata gimoro mikawo ka acham kata kaa chiaye, ginyalo bende olo yath e pi mondo pigno obed maler kendo chiwo chik marni ni onge olo gik molil e pi kendo luokruok kata luoko gik moko onego tim oko mar aora kata bende ginyalo golo chik mondo kidwaro luoko tiomo pi e aora tidhi luoko dala mondo gigo molil ki doge pi kendo pi odog maler

Piny owacho mar gweng ma Nairobi ema timo maber ahinya e weche mag ohala nikech en e boma maduong e Kenya ka ma gik moko tee dhie kochakore Nyanza nyaka dho wadh nam chumbi

An aneno ni od bura ma malo ahinya to mar senet ema omako dongruok maber mar kor gweng nikech, thoth ne pesa mangeny mag piny owacho iyalo e od bura mamalo kapok gibiro e piny owacho mar kor gwenge

Kaka piny mar Kenya aneno ni wachomo kuma ber moloyo e keto teknolojia e skund emag praimar nikech nyithindo yudo ngeyo chon kaka onego obed ni gitiyo gi gik machalo kompyuta, nikech piny osedhi mbele manyiso ni gik mane itiyo go chon kaka buge idhi wee kendo jii dhi dok mana tiyo gi teknolojia chakre tin ni nyaka ibed ngama otii. Mano ema omiyo sirkal temo mondo nyithindo matindo onge tiyo gi gigi chon kabod gitindo

Pichani en ranyisi ni nyithindo ni skul kendo gineno mamor ahinya nikech giting'o chiemo ma en mchele gi olayo. Gima biro e pacha en ni nyithindogi mor nikech gichiemo, kendo ma nyiso ni kare nyithindo mondo osom maber, nyaka bed ni giyieng' maber.

Chif magweng'wa iluongo ni Jastus Ochwedo, mano Gembe East location, kendo en emoritowa kanyo.

Picha makaa ni nyiso jopuonje, ginenore ni gin e ng'anyo moro ebwo riwruok mar KUPPET. Ng'eny ne jopuonje osebedo gi yuaruok ahinya gi sirkal mamalo kuom chudo emomiyo gintie e ng'anyo machalo kamaendi. En ranyisi ni jopuonje onego bed ni imiyo luor, kendo gimoro amora mar rocho ratichgi ok onego bed ni itimo.

Pichani en picha mar nyithi skul. Moko kuomgi gine slum nikech girwako buibui e wigi. Nenre ni gitugo tuk nyithindo

Chutho somo mar mbui pok aneno ka ochopo gwengwa. Ok en gima ber ahinya nikech somo mar mbui konyo nyithindo ahinya mondo gitiegre e weche ma nyime. Piny osesudo kendo mbui ema itiyo go e somo kendo nyithindo owinjo obed ni tiyo gi mbui kapod gitindo mondo kik chandgi ka gibedo joma dongo

Piny owacho chutho to pok orieyo maber, weche somo e gwenge kaka itimogi eboma nikech somo e boma yot ahinya. Gik moko mitiyogo e somo yudo yot. Mano opogore gi egwenge nikech kata yudo mana buge seche moko bedo matek, kendo kata yudo gik moko mitiyo godo mag kompiuta, mag teknolojia tek yudo. Ma emomiyo an e pacha aparoni sirkal mamalo onego bedni kelo gigi kendo gibedo ei sikundegi. Mar ariyo, en ni seche moko chal mar sikunde rach. Ute ma nyithindo some, moko chuodho, moko ok oger kata malong'o, nyithindo seche moko somo etie yien. Mano opogore gi gimatimore eboma nikech sikunde oger maber eboma.

Piny owacho, e atamalo maber ahinya osedhi e ong'ala mamalo, kaluwore kod kelo somo mar mbui e skunde. Ma kaluwore ni gisekelo gigo minya tigo e weche mag somo machalo kompiuta. Kendo, thothne skunde mag sekondar nyithindo kawo kos mar kompiuta, mondo omi gikonyrego e ndalo manyime.

Yudo thieth ok yot ahinya kuma antie, nikech kuma osiptal ntie mokwongo bor ahinya. Mar ariyo en ni yath iuso, kuom mano ka ng'ato onge gi yath ka ngato onge gi pesa ok onyal yudo yath mayot. Machielo en ni yoo bende madhi e osiptal rach ahinya nikech e otimo buru ndalo ma koth onge to ndalo ma koth nitie to en chuodho lilo. Kuom mano yudo thieth ok yot ahinya.

Ka an gi tabu mora mora ka luore gi akaunt mara mar bengi to ahero ga tiyo gi mbui nikech mbui yot tiyo go kendo ok ochuno ni nyaka idhi e bado bengi mbui bende inyalo ti go kamora mora ma intiere kata bed mana ni in dala kama bengi no onge kata bed ni in kanye to mbui nyalo tiyo ma yot

Mantie pichani en kit pesa. Kit pesa ma ahero en mar otas nikech mar otas yot tingo kendo ok onyal yiecho kata mfuko mari kaka ma mag ,ma chuma gi nyalo timo. Machielo en ni not bende oyot, ok opek ka meke chuma gi

Mo kwongo gi ma kelo koso winjwuok e kind jo pur kod le mag bungu en ni le mag bungu onge chiemo morom ma gi cham e bunge ni kech thoth bunge osebeti ma ji otiyo gi yende ma ngeny kanyo kuom mano le ok nyal yudo chiemo ma gi nyalo chamo ema omiyo gi biro to gi chamo cham kata olembe ka gi pidho e puothe kuom mano ja pur onego bed ni ochielo puothe ma otegno ka ok ochielo gi singenge onego bed ni ogero agera chiel ma otegno kata obet ja rit mar puothe sa te mar ariyo oganda o nego kiki tong bunge bunge e kuma le dakie kendo e kuma gi chiemo e.

Picha ni nyiso kaka ng'ato nyalo kano pesa e bengi ma nya dala. En kimo moro mar chupa molos mar chuma ma itucho ga dhoge matin mana kuma pesa nyalo donje. Inyalo luto pesa kanyo, ikeno mosmos nyaka chieng' moro opong' kasto imuke mondi gol pesago.

Mokwongo aneno osiepe mang'iyo simu. Simu nyalo kelo mor, nikech inyalo rango tugo moko mantie e simu makelo mor. Mar ariyo aneno kads kanyo bende ma ji nyalo tugo kagimor. Kasto bakul gi sende man kanyogo be nyalo bedo ni chiemo nitie ma ji nyalo chamo to kelo mor.

Picha ni nigi nyamburko maduong kata bas. Bas itiyo godo e wuodhe mopogore opogore, mabocho kata mchiegni. Ahinya to bas ber e wuodhe mabocho, nikech oting'o jii mang'eny kendo ok otii gi moo mang'eny ahinya.

Kom momako chuny jokenya duto en mar ker mar piny. Omako chuny jii nikech en morito oganda tee e piny mar kenya. En mo Omiyo dongruok dhi egwenge mopogore opogore emomiyo omako chuny jii.

Tich mantie e picha ni en tich pidho yien. Nyathi mantie e picha ni oting'o yien, kendo odwa pidho. Pidho yien gima ber ahinya nikech, yien kelo tipo, yien bende ema yuayo koth biro machiegni. Omiyo, kinde ka kinde onego bedni wapidho yiende e alwora wa.

Ma en tich mar mpesa. Mpesa en yo mar golo pesa kowuok e line mar Safaricom. Kangáto ooroni pesa ka en kumoro, tibiro ka, tigolo pesa kowuok e simbi. To jal matiyo e mpesa kanyo miyi pesa migolono.

Ma en kad, kata atm mar bengi mar cooperative. Kad ni kidhigo e bank, tinyalo golo pesa. En yo mayot mar golo pesa midwaro gi kad.

picha ni kaneno to en ward e osiptal. Mine ariyo nigi nyithindgi, achiel e otanda machielo tachiel e otanda machielo. Nyiso ni sama miyo otero nyathi e osiptal tobedo kode , kendo orite kanotuo nyako chang kokodok kode dala.

Mokuongo' ahinya chief ma gweng'wa nondiko ne sirikal barua e low jogweng'wa ka kwedo godo wach mar nego le kendo bang' mano idwa ni ochoki ma jogweng' noyalogodo kaka ithiked gi joma nego le mag mbugu, kendo noketni nga'tno ma ne oyud ka enego le to chulo fwai, ma oseduoko neko mar le chien , kendo okochuno ni sirikal bede, jogueng' osebede sirikal giwegi, ka gi ngi'yo kaka le mag mbugu odak kodgi e gweng'

Picha ni ntie gik mathoth ahinya kendo thothgi to gin chiemo. mokwongo ma nigi nengo ka en mariewa kata jomoko be luonge ni mwogo .Mar ariyo ntie apoyo, mar adek ntie matunda moro kanyo be motue kanyakla, Mar adek ntie afuoto, mar ang'wen ntie ng'or moket e traf. Mogik, wantie gi rapim mipimo godo ng'or no bende ntie kanyo.

Achiel en ni hola seche moko kawo ga sa mondo obi. Jomoko yudoga holano bang' kosekawo ndalo mang'eny ahinya. Mar ariyo, en ni samoro winjruok bedoga matek e kind ng'ama dwaro hola gi ng'ama chiwo hola nikech samoro weche moko okni kare. Kasto bende seche moko inyalo yudo ni ng'ato kawo loan to onyuolore maduong' ahinya. Miyo ji luoro kawo hola machalo kamano. Seche moko bende okenge mag kawo loan bedo matek. Seche moko jachiw hola, ketoga okenge moko majonyo kata chuny dhano kapok okawo loan.

Thothne samoro ka winjruok okoso bedo ekinda gi ng'at moro ma atiyogo, to aluonge mondo wawuo kanyakla. Wuoyo miyo ng'ato golo pache kendo an bende agolo pacha, kasto kuma ok wawinjree, to waloso winjruok kanyo kanyo mondo kwe obedie.